Tijni dwaroni iger ne dhok dipo kama gininde kendo itwegi gi tol motegno ekor sigingi. Odwaro ni nyaka ibed gi ogada mipidho dhok kod chumvi mituone. Pii dwarore kendo gige nyiedho be nyaka ibed godo